Apu ya Mpesa nĩĩteithagia mũndũ kuona ũrĩa akoretwo akĩhũthĩra mbia ciake tuge harĩ mweri, harĩ wiki ona tuge harĩ mwaka mũgima. Oho apu ya Mpesa nĩĩgũteithagia rĩrĩa ũrathiĩ gũtũma mbia, ũgĩthiĩ gũtũma mbia nĩwonaga rĩtwa rĩa mũndũ ũrĩa ũrathiĩ gũtũmĩra mbia, na hau ĩgateithia mũndũ agakorwo akĩmenya nĩguo tũkanyihia maũndũ ma gũkorwo ũgĩtũma mbia kũrĩ mũndũ ũrĩa ũtekwagĩrĩirwo gũtũma. Oho apu oho ya apu ya Mpesa nĩĩteithaia mũndũ kũrũmĩrĩra ũtonga wake, na hau maũndũ agakorwo akĩhota gwĩbanga ũrĩa aratũmĩra mbia ciake na akahota kuona mbia iria akoretwo agĩtũmĩra na kũrĩa akoretwo agĩcitũmĩra mũno, na akahota gũkorwo agĩbanga kana ona tuge nĩaratũmĩra mbeca kũrĩ kĩndũ gĩtabatarĩirie, agakorwo akĩhota kũnyihia ũrĩa aratũmĩra mbeca ciake harĩ handũ hana, na tuge akahota tu ogũkorwo agĩbanga mbia ciake ũrĩa agĩrĩirwo gũkorwo agĩcibanga.